Nĩgetha ũhote kũhũrana na mawĩtĩkio ma ũndũire makoniĩ gũbanga ũciari gĩthomo-inĩ rĩrĩa ũrathomithia, nĩũbataire ũkamenya atĩrĩrĩ, rĩrĩa ũrathomithia-rĩ , ĩ hihi kwĩna atongoria a itũra rĩu kana hakuhĩ, arĩa maikaraga hau mena ũgĩ mũkĩru kana andũ mena ũmenyo atĩ ndawa ici cia gũbanga ũciari? Ti atĩ mũndũ acinyua nĩarwaraga kana agakorwo na mĩrimũ ĩngĩ ta, kwaga gũkagĩa mwana thutha-inĩ. Ũkahũthĩra atongoria a gĩcigo kĩu, nĩgetha mahote kũiguithia andũ ao nĩamu wee wĩ mũgeni, ti raithi andũ gũkũnyita kana gũkũigwa, no andũ mũndũ ũrĩa mamenyeranĩte nake nĩaigwĩkaga na makahota kũmũthikĩrĩria. Ningĩ no ũheane wĩira ta rĩngĩ mũndũ eyumĩrie, auge atĩrĩrĩ, niĩ-ĩ nĩndahũthĩrire ndawa cia gũbanga ũciari, na nĩndĩcihũthĩrĩte gwa kahinda kainga ũna, na niĩ ndĩna ciana ciakwa, na rĩrĩa ndatigire ngĩenda kũgĩa ciana, nĩndagĩire ciana ciakwa, na kuoguo ndawa cia gũbanga ũciari citirĩ na ũgwati kana kĩĩ, no nĩciteithagĩrĩria kũnyihia ngarama ya mũtũrĩre nĩamu rĩrĩa wabanga ũciari nĩũnyihanyihagia ũciari ta rĩngĩ ciana iria ũkũgĩa. Na ningĩ ũngĩkorwo ũtarĩ na mbeca, ndũngĩhota kũrera ciana nyingĩ.

Wambere ũrĩa njĩkaga nĩgetha hote kũhũrana na mĩtangĩko, niĩ nĩthikagĩrĩria nyĩmbo cia kũngenia na cia kũgoca Mwathani, na rĩrĩa ndathikĩrĩria nyĩmbo cia kũgoca Mwathani, nĩciheaga ũmĩrĩru na cikanjĩra cikahe mwĩhoko atĩrĩrĩ, ona ũndũ ũyũ wĩ mũritũ atĩa, no ndĩhota gũkinyanĩria matanya makwa na nĩ ihinda na norĩkũhĩtũka. Wakerĩ ũrĩa hotaga kũhũrana na mĩtangĩko-ĩ, niĩ nĩhotaga kwĩyeheria harĩ ngũĩ. Ta rĩngĩ ingĩona ũndũ nĩwandakaria, nĩhotaga ngeyeheria, ngathiĩ kũndũ kũhoreru kũrĩa itarĩ na inegene rĩa mũndũ, ngeyũria hihi-rĩ, ndeka ũndũ ũyũ-rĩ angĩkorwo nĩ mũndũ wandakaria na nĩndamũgũtha-rĩ, ũndũ ũyũ wĩna macũngĩrĩrio marĩkũ? Kuoguo ngethema na ngũĩ na ngahota gũikara wega na andũ. Ningĩ, njĩra ĩrĩa ĩngĩ hotaga kũhũrana na mĩtangĩko-ĩ , niĩ nĩngeragia gwĩthema kũmenana na andũ kana njukũ, nĩamu njukũ maita maingĩ njukũ nĩirehaga maũndũ ma haro. Na, haro yarehwo rĩrĩa wona arĩa angĩ othe nĩmagũtenga na nĩmatigana nawe-rĩ, ũkona nĩũmenetwo na kuoguo mĩtangĩko yaku ĩkaingĩha na ũkona ndũrĩ mwende ona hanini na kuoguo ũkagĩa na meciria maingĩ mũtũrĩre-inĩ waku.

Ũrĩa hotaga kũhũrana na mĩtangĩko yakwa, ta rĩngĩ ingĩona ũndũ nĩwahinyĩrĩria, niĩ nĩnyandĩkaga ũndũ ũcio, na ndandĩka ũndũ ũcio-rĩ, ũndũ ũcio nĩũnyumaga na nĩndĩkoraga nĩndarĩra. Na rĩria ndandĩka ũndũ ũcio maũndũ marĩa mothe marathiĩ nĩhotaga gũkira, ngahorera na ngariganĩrwo nĩ ũndũ ũcio. Maũndũ marĩa monanagia atĩ mũndũ ena thĩna wa meciria-rĩ, nĩũkoraga mũndũ ethikĩire handũ enyoike, ta rĩngĩ ũkamũkora hau kahiga-inĩ aikarĩte e nyoike ndararia na mũndũ enyitĩte rũthĩa, ũguo ũkeyũria atĩrĩrĩ ĩ nĩkĩĩ kĩũru na mũndũ ũyũ, na wona mĩtugo ĩrĩa areka ũkamenya mũndũ ũcio ena thĩna wa meciria. Ti atĩ nĩmũgũrũku, no nĩarahinyĩrĩrio nĩ meciria. Rĩngĩ nĩwonaga mũndũ nĩacenjia mĩtugo na mĩikarĩre yake. Ta rĩngĩ mũndũ arathiaga kanitha ũkona nĩatiga, mũndũ ũrarĩ mũtheru ũkona nĩanjia gũcenjia nĩatuĩka mũndũ wa gĩko. Mũndũ ũtararagĩria kana kũruma andũ, ũkaigua nĩaranjia gwĩtana maũndũ mangĩ, na ciugo iria araruta kanua-inĩ gake cironania atĩ mũndũ ũyũ ena thĩna wa meciria na aga kũrũngwo kana kũhorerio, ahota gũcũngĩrĩria gĩkuũ gĩake na ti wega. Koguo tũikarage na andũ aya wega.